Ee pur ber pur ber, pur nigi ohala mathoth kendo en giber mathoth, pur kelo chiemo , pur kelo pesa pur kelo lokruok mar ngima. Pur konyo eweche mang'eny.